alo taa alimu ajo aata oltung'ani obo yioloti oleng tolosho lang, naa yiolo ilo tung'ani naa alo aya ena rishata alimu ajo oltung'ani magil oleng, otoriko apa iltung'anak tengata naado telido osho lang lormaasae le kajiado. adamu ilo tung'ani ajo eji ole nkaiseri, oltung'ani outaa iltung'anak oleng, naa olarikoni naa oltung'ani sii orikoo iltung'anak te nkoitoi naishaa naa eutaa sii nkera aliki enkisuma neisho dupoto peyiee egolie enkisuma enye neitaki erikore peyie epuonu aaku ilarikok le ntaisere olosho. ajo sii yiolo naa piilo aitereu, yiolo ilo tung'ani nolarikoni sidai oleng amu egolie apa ninye enkaji enye, egolie apa ninye enaaji ormaasae neitutum sii iltung'anak pee etoni tenebo te naboisho, nejoki iltung'anak peibung'a tenebo peyie elo olosho dukuya naa iyilo sii ebae enye edukuya naa enkisuma apa ninye egolie oleng neutaki inkera ormaasai airorie peyie etumoki aisumata peepuo peelo enkisuma enye dukuya peetumoki ataret olosho lenye letaisere.

Ore eton eitu ilo abol olduka loonaishi, enare ake niyiolou mbarikinot naanare nisuj eton eitu ilo aiteru abol ilo duka, alo aya ena rishata alo aliki mbarikinot nilo alo asuj pee ilo abol ilo duka loonaishi, enare ning'oru eweji nilo apik ilo duka nailepunyie biashara ino nitum sii irbiasharani linonok oasisho tiatua ine wueji nitum sii iltung'anak oponu ainyangu enaisho ino, niyiolou sii bei onaishi peyie itum irbiasharani kumok naleng ,niyiolou sii naishi nanyor iltunganak peyie itumoki ayau nena aishi nanyor lelo tunganak .enare sii niyata nkaek pee itumoki aibooi olarabal tiatua bar ino ,enare sii niyiolou entoki nanyor iltunganak tiatua bar ashu enare sii nishet bar ino tenkalo sokonini sapukin orashua nkotelini sapukin peyie itum aionoto ilainyangak lina aisho ino, niyiiolou sii mbarikinot nanare peyie epiki bar ino pee eipunguza ena oitoi olarabal oleng'.

ore ena enadalta ena picha, adol ajo enkaina oltungani, ore ena aina oltungani elelek a enkima nainosa ashu a enkare neurowua natubukokine, adol ajo adolta si inkulie aik are nangira aretu ina aina ilo tungani ashu engira aingoraki inkoitoi, naas ele tungani peyie etumoki anoto eretoto, te ena ena ena nanoto ena bae, adol si ajo ore inkoitoi naas oshi ilmasae ena netum oltungani shida enkima ashu tenenya enkima enkaina edol ajo esuj mbarikinot arashu inkoitoi nanare petum aishuwuo, adol ajo ore oshi ilmasae, eya ebukoki oltungani ashu ina aina oltungani oinosa enkare nairowua enkaina, ebukokini kule peyie iropiju, adol si ajo ore ilmasae eta ilkeek olmasae oitoij iltungana nijo enkitaru peyie etumoki ina aina nainosa enkima atoyio, pepuku ilo palani oinosa enkima nejing olikae ngejuk, peyie etumoki aa aa atomitu enkishui ilo tungani,.

Isidai amu ore esiai omasaa naguetuni tekitoduaro orkuak naa idol ajo sidai oooleng, naa kanyoo paa ajo ji ? Ore te kop ormaasai idol ajo ore guaunot nena guatunot te kituadorot orkuak, naa idol ajo kisho iltungana metadamu ajo kanyoo apa nagira aasa tilo apa too katitin naatulusotie, tiatua irkuaki lenye. Idol si ajo isho nkera aah kunynyi menoto kikilikuanat tiatua ntoyiuo enye, ajo kanyoo apa nagira aasa tiatu orkuak lenye. Idol ajo ekisuma ina tiatu nkera kutitik isulaki te kop ormaasai. Idol si nchere ajo ore tiatua irmaasai etum dupoto tiatua nena guatunot enena masaa aah yiolo lashumba kulo oshi ooponu ena kop ele osho le kenya naa kepuo lelo maasai apuo aamiraki nnena guatunoto enena masaa nidol ajo ketum ropiyiani tiatua ninche naa ina piidol ajo sidai ina guatunoto enena masaa te eisulaki tolkuaak loo ntungana aishoo iltungana menoto orkuak lenye te ninche makewan.